Po kamanut ng'wek chutok che nyolilen po kamanut chipsishek po kamanut chapati mayai po kamanut biscuit po kamanut keki hasa keki kobaibochin lakok keamei betut nekikisikei

Chobe chechang' boisioni meat hasa masaek. niitok ko, icheget togobendi laget kocheng'ati tiong'ik ap tumin. nebo aeng' kotindoi tuga chechang' akobendi koloo, bendi betusiek nguno kochame boisioni kopeel bendo sikobiit koibot sikwame yeribe tuga

Chu ko amitwokik chekiboibochini eng korikchok hasa betushek chemi tuiyoshek korikchok kou sheree , ku matanga ku amitwokichu chikechope. nkiwe hotelishekchok hasa cheechen ko amitwokichuto chikechope. Chapati kechope nganok ak mwaita ak mayaik ko pendo imuch kisuse ngokiet anan kisus teta, pendo nepo teta ko mandas kepire kora unga chepo nganok siketeshi kityo powder chekwa ko nyanyek ak kitunguik chekakitilatil chu ko cheikochin anyinyindo amitwokichuto.

Chutok ko amitwokik chekiboisie eng hotelisiek che arin che iboibochini mising amitwokichu kokonu miando amu mi mwanik chechang chekindoi alak komakitinye uhakika kele kakiboisie nee anan bendo ne kakieny kabaibai tanyatok bo hotelisiek chok chutokchu chechobe mising chipsisiek.

Nitok ko maranet, maranet missing koime biik chemi koroshek, chekiyuumi. Ako moroisi koroboni korotinwekchoton, nengonyoo ropta newoo nyon koboluu tuguuk, kotakorik ak komarbiik. Maranet nitok ko konuu tabuu, eng biik kora che nekityiin ak nyanyet.